Ore ena naa taon nai etii oltung'ani, netasha. Niaku igira alo aing'oru egarri pilo enkop inyi. Neeku egarri ena, stage eloito.